Ore sababu peitu aaim auno inkaitubulu tenkop pookin naa nchere ore oling'ang'e ketoyuo oloing'ang'e tenkaraki entoki naji climate change netoyu oloin'ang'e neeku mesha neeku naa mebulu inkaitubulu teneuni oo metabaiki enkata kenya nakesuni, ore sii enkae toki keyieu inkaitubulu eramatare enaa abukoki enmpolea ee manure pee etumoki naa atubulu nekesuni yields sapuk duoo oltung'ani obaa anaa olotunoo neyaku naa Ina sababu oleng' piidol metii enkop pookin eunore oo nkaitubulu telulung'ata oree sii inkaitubulu keyieu nerishieki intokiting' naijo weeds aa nkujit ntokiting' nataa intokiting' naijo competition naijo tenkaraki nutrients naa keyeu neramati pee erishie intokiting' naijo nena.

Ore enasiai ewunoto ormananasini ashu agriculture in general keyieu enkitariyiana wee nkitengena pee eyiolou oltung'ani enaiko temeramat entoki pookin naun enaa kulo mananasini mbaka kenyaa nekesisho keyieu kulo mananasini nitaasi entoki naaji mulching pee ebori mitoki enkare evaporate alo oloingange keyieu sii kulo mananasini entoki naijio fertilizers peetum aitayu irmatunda quality naa nekesu oltung'ani entokitin sapukin ena irmananasini sapukinoidim ataa kemiri mpisai sidan nidim ayatraka irkastomani

ore tee nduata aii tesiai enkitumiata oo ooroboti toolchampai naa kesidai amu ore orobot naa entoki nemenauru keidim ake ataasisho anaa kerishie nye naji wadudu nerishie intokiting` naijo mimea naaun oltung`ani oree sii iroboti naa keidim aatas entoki naji atipik enkare entoki nauno pookin tolchampa oreee sii robot meitumia naa eilata controling ake eyiu duo nau inkaitubulu naa kesidai kerew eramatare ashu eunore dukuya olchampai amu ketumoi naa ninye 24 hours menauru menyanyikie nai duo olttung`ani amu ore naa oltung`ani naa kenauru neaki tired neeku kajo nanu ore tee nduata aii sidai enkitumiata ooroboti toolchampai pii .

Ore tenapisha entoki nagira aasa, na njere etii olchani ogirai aitaas entoki naji grafting, entoki naji tongue grafting aibung'ie olchani petumoki anoto irmatunda le quality. Neeku tenapisha adolta grafting, na kesidai grafting amu ore nai olchani lemeeta enkomo naijo kesidan, anaa lemeeta irmatunda sidan, kake kidim ninye olchani ataa ki survive tenterit, naa kitayu irmatunda teneesi entoki naji tongue grafting sigan. Amu ore entonai ilo shani ah root stock, naa teneeta irmatunda sidan, anaa characteristic nai adapter nai ene nejo enkop natii, netayu irmatunda sidan oleeng'. Kitayu irmatunda sidan oleng'.

Ore naji nkayiok tiatua aji, naa kishaa neretisho, aret intoiwuo enye. Ore tenkitanyanyukoto, amaa nai entoiwuoi nemeeta entito, kake inaayieni eeta, kidim ake sinye ataasa esiai pookin, enaa eyiarare, kidim aisuja ntokiting, neret entoiwuoi enye, tenkata pookin naijo kenyamal ashu nayieu ereteto. Neeku ore nkayiok, keeta sinche erubata sapuk nai naidim ataas, tiatua aji, enoshi kata meetae entito, wetii ninye neori irkasin aitobiraa. Metaa ore pooki toki naa, neyeng'iyeng'a entoiwuoi neeku naa enoto enkerai. Neeku mitegemeyai entito oshu miata, kake ore sinye inkayiok na kidim ataas isiaitin pookin naidim intoyie ataas tiatua aji.

Ore nkirorot ebiotisho tiatua nkishu, na kesidai amu, ore atua nkishu netii iltung'anak kumok oleng lemeeta enkiteng'ena, enaikoni peiboyiari imoyiaritin. Na lelo tung'anak oleng ota oku ninche ota idim imoyiaritin atijing, kake ore tenkaraki meeta eng'eno, nemetumoki aibooi nena moyiaritin, ana aiwuang'ie ilchafui, metaa mejing' iltung'anak oloirobi okulie moyiaritin nake nanyikita olchafu. Neeku kishaa nirori nkirorot naretisho aret olosho, tiatua nkishu, aakikisha ajo etareto naa pemitoki moyiaritin aisumbua iltung'anak tiatua nkishu ebaiki iltung'anak botorok, ebaiki nkera iltung'anak moruak, oltung'anak moj otii atua nkishu, neeku kayieu najo esidai oleng nena kirorot ebiotisho oleng' tiatua inkishu.

Ore elototo e gym naa keretisho tenkarake ore ina naa keji excersise naa keretisho oleng gym ten te biotisho oltung'ani amu tening'orr ore gym naa kiaku ingira ae train eh osesen lino negolu osesen niaku ore oltung'ani keeta oltung'ani biotisho sidai tosesen lenye amu ore sininye osesen le litu enauru ashu osesen letu emoku nena siaitin e gym naa kidim ataa kidim inkuti moyiaritin ana ine muscles aibung'a niaku mee meeta oltung'ani biotisho sidai ore gym melama gym wenoshi masoesi ake enkiwanja kenyika ake pookin naa keret osesen oleng netum oltung'ani biotisho sidai oleng.

Ore enkaji ai peeku sidai, naa keyieu eramatata. Amu ore enkaji, kibung'akino naji olee wentomononi, ninyang'uni ntokiting pookin nayieuni tenkaji, nekusi enkaji, nisuji, nepiki intokiting sidan metaa tening'or oltung'ani, neeku ore inewoi nitii nigira atonie, naa kesidai. Amu keeku nabo ke hygienic, nenarau enkata naijo iyata lomon oltung'ani, nedol iltung'anak ajo kesidai naa enkaji. Neeku keyieu, keyieu enkaji neramati esidai, nipangai, aibung'akino entomononi orpayian lenye. Nepiki ntokiting sidan, neramati, nepiki ainyang'u intokiting ekisasa, nepiki dinye ampaka ntiifini, nitobiri neeku enkaji sidai oleng.

Kaata eng'eno naipirta ena kias natii ene amu ore ana kias naa eunoto oo mboshok nemoto pii keton ake eng'or enkata naakesi naa ore one naa proteins oshi mboshok teina olchamba naa kisidai oleng amu meeta esiai nutriest nemeeta Kuna tokitin naaji mboshok ore mboshok amu ketii ninche class najii ene legumes naa kisidai amu keponaa emipron enterit amu keeta ninche enkidimata napik entoki naaji nitrogen apik atua enkop neponaa empiron enterit neeku kaata piii eng'eno naipirta Nena poshok

Ore ena siai peyiolou oltung'ani amu keji ena siai ridging naa keyieu ake naa iturr ormutaro niun niun entoki duo niun naijio uh endaa teshumata lelo mutaron niimie neim enkare katikati irmutaron niaku ore tening'orr nena tokiting nauno tine kidim ake aatang'amu enkare through eh tenkarake ina eniputi enkalo ilo mutaro ilo furrow naa keng'amu enkare roots enye nemitoki nemitoki enkare anap enterit aitai entoki naji soil erosion nibooyo niaku naa kitumia ake nena mimea nauno tine ina are nebulu mpaka enkata kenya nakesi neor iutaki ake oltung'ani ajoki teniu nisum oltungani iutaki ake ajo tuturo ormutaro niun niun eh endaa duo ino teshumata ina terit naa kesioki oltung'ani aibung oleng.

Ore enkinosata orkeek nisulaki loitemerisho naa kitorrono amu ore entoki edukuya emadai nayau kinyial oltung'ani elukunya pii metaa meyiolo oltung'ani enaasita kidim sii enkinosata orkeek aata entoki naji neyau imoyiaritin ore enkinosata orkeek naa kimin oltung'ani elukunya niaku meyiolo enaasita metaa ore pilayu indim ninye ashomo atupurrisho neyau asara oleng niaku ore enkinosata orkeek nemesidai katukul kinyial iltung'anak pookin irkutitik orbotorok kake keeta haswa hasara tenaalo olkijanani mitoki iltung'anak aas esiai kiaku kemanaa kulo nena tokitin ake edamu nemitoki ninche aasisho ampaka ninye nidim iltung'anak atupurrisho ayau asara sapuk oleng niaku ore enkinosata orkeek toltung'anak kutitik olemeas esiai naa keeta asara tukul oleng.

Ore enapisha nalio tene, naa ilmalenken, ore eninko tenintobir naa iun ake empeku apik enkop, nibukoki enkare, niwosh irkeek niramat nipik irkeek oitau imaua, amu ina maua naa naponu aitayu kulo malenken olio tenapisha. Nekiu eramatare neu nerisheki intokiting naijo inkujit amu keeku keji weeds, pemitoki naa aya empiron enterit nayieu kuko malenken peyie ebulu. Neeku ore kulo malenken, teniun empeku nibukoki enkare niramat niwosh irkeek, nipik empolea, nipik naa nintobiru entoki naijo ena, kulo malenken ooto sidan oleng nendaa sidai, naa ki quality ,naa kenyor osesen telulung'ata. Neeku nejia ikuni tenitobiri enatoki nalio tenapisha.